Dhoudi ma, dhoudi moko mantiere Kenya kaendi manyiso timbegi gin kaka jo lang'o, Maasai kod joluo. Jogi endi ng'iso timbe gigi kaluore ni gidwaro ni jii onge mangeny ewi dak margi kata kaka gibedo gaendi e piny kaendi. To maendi timre ni mondo ginyis jii kitgi kod timbegi to moloyo mondo wang'e kaka gidak e yore gi machon kata manyasani. Ma kendo miyowa wabed jok moriere kendo mongeyo kaka ne piny ringo chon gi kinde mabiro. Maendi miyo wa yot kendo miyo wang'eyo kaka onego wabed kaka oganda ka watimo kamano miyo wabedo